Chemo mar mananas ni en ka osegole e puodho, to inyalo yiedhe, ka oseyiedhe ing'ade matindo tindo either inyalo chame inyalo chame kata modong' inyalo keto ei frij mondo mi kik okethre kata kata kute mamoko make.

Ng'at madwaro timo tijni to en koro nyaka obed koikre gi oikre gi oikre gi alot matindo tindo mapok onya ma inyalo ket kumoro miolonigi pi mos mos iolo negi pi mos mos to kendo kae dwaro kuma kuma chieng' ok ng'enyie iloso gimoro ma waluongo ni seedbed to kilose to ilose eyo moro ma chieng' ok odonj ni e alodgo mang'eny to kendo en kumoro ma iolonegi pi ma pile pile to yath be igo negi mondo kute kik makgi. To bang' mano to inyalo inyalo doyo gi inyalo bedo kidoyo i idoyo gi idoyo gi mondo kik buya dhi kodgi kendo kamano eka ibiro gologi to iketogi e puodho ka gise koma. Koro e podho kanyo ibiroa ng'iyogi ing'iyo ni gwen ok ochamogi gimoro amora ok ochamo gi yath bende igo negi maber, ma yadhno maket

Wan ynanya thurwa kocha nyanya ipidhome tie aora kuma nigi pi machiegni to kendo ok en kumoro ma chieng' ng'enyie sana. To nyanya ikuongo iidho e seedbed kowuok e seedbed ka oseol pi ma ool pi mo goye gi yath e seedbed kanyo, kagise nya magiromo giromo rialo rialo. Rialo koro en golo ee seedbed ka itero e puodho. To kiketogi e puodho kanyo to iolo negi pi kendo ichuogo negi yiende maginyalo idho seche ma gidongo. Kamano ka iolo negi pi to ionegi yath, pi iolo negi moromo yath bende igo negi moromo mondo ogeng' kute, kute manyalo nyao donjo kuom gi mondo kik japur yud lal. Kamano kamano en gima irito kata mana , irito ma winy koni winy be irito koni kik chop negi, ong'eche kik chop negi.

Gima timore ka to en ni miyo moro kae olung're yiero kitungu to kendo ng'ama uso kitungu aneno kapimo kitungu mose yier motwe maber moket e ratil otemo pimo nengo mar kitungu e ratil ka mama moroni to yiero kitungu ema neno kae

E picha ni to wan ji, wan kod ji ariyo, ng'ato achiel en jaus kitungu to ng'ato ahiel en custiomer mayiero kitungu. Koro miyo molung're man gi law ma maracharno olung're yiero kitungu. Ka ng'at man gi koti koti chien kocha to en ng'ama uso kitungu matemo mosepimo kitun gu oketo e ratil kendo ong'iyo ni ratil golo kilo adi. Mano e gima timre a pichani.

E pichani taneno yawoyi modich magolo oduma e puodho to giketo e gino ma ,ma suso negi oduma chutho. Ka ntie, ng'ama be ngiyo ,gidaro oduma mose susi piny kocha. To kamoro makoni ni to keto oduma e,keto oduma e gunia. Koro en picha motingo jokma, magolo oduma e puodho

An asewinjo ni joma pidho kich gin jogo man gi pesa sana nikech mor kich no e ohala ma pinywa ka, mor kich nigi ohala mamalo sana nikech oken gimoro miyudoe yoo mayot to koro ng'a nigi morno, jopur mopidho kich kouso kata lita piero ariyo en pesa ma, en pesa mangeny sana. Koro ohala mar pidho kich en ohala malich ahinya, en ohala maduong ahinya

Duol mo duol mar EACC kosebedo ka kedo gi weche mibadhi sana epachokakendo gisebedo ka gitiyo tich matek. Nyocha ne waneno ka gimako polise ma gimako obila makawo kuom ji mani gi mibadhi makawo kuom ji pesa e ndara. Kendo duolni sebedo katiyo matek mak mana ni tinde to itiyo kodgi eyor siasa.- Itiyo kodgi eluwo jo siasa mapingo sirkal mapachoka. Mano e gima koro rach kodgi ni chopo kuma koro gin jok matiyo kigin. Gin jok matiyo kuom nyinge momigi gisirkal ni gichak luwore godo.

E picha ni to nitiere nyithindo ariyo mani e sikul matemo tiyo gi gi gino ma iluongo ni kompiuta. To nyithindogi kendo gimor ahinya kuom gichalo joma nokwanyo were kuom chako tiyo gi tiyo gi tiyo gi kompiuta